Kelvin masharia kipsomaniat nebo sukulit ab barak nebo Rifty valley ko kichop taishek chekerke chorik chechute korik an bik kemboi, kiyai inendet kouni yekin kechoren computer nenyin. Kikichore inendet en kot nekimenye ak kiyomiss kelvin masharia kole mokoyoose kounoton ako yoe kit nebo komonut asikoker kole kakinam chorik choton, kiyoe niton kochop taishek chuton asikopos chorset en en komoswek chechang cheterteren ak Kobos Koraa chorset en emet komugul noton kotesen tai pandap tai nebo emet.